Nyanya ĩ, no ũgũre kumana na kambuni irĩa imerithagia mbegũ, kana ũite kĩarĩ gĩaku, ũmotore nyanya, tũmbegũ tũu ũmithie ũcoke ũhande kĩarĩinĩ, warĩkia kũmera kana rĩrĩa wagũra mbegũ, ũkamĩthamĩria mĩgũnda gũaku, ũkamĩcimbĩra na nĩ yendaga maĩ na ndawa nyingĩ nĩguo kũrigĩrĩria kĩgunyũ na mĩrimũ ingĩ, na mĩrimũ ingĩ ta ya nginyagia baa hĩndĩ ya heho. Yahandwo nĩ yendaga thumu mũingĩ, nĩ yendaga maĩ na ndawa, maciaro mayo maringanaga na ũtungata waku, tondũ ndũngĩhanda nyanya ũterutĩire na noũkorererie kana ũcine. O ũguo ũkũmĩtungata wega, noguo nawe wakinya thokoinĩ ĩ nĩgũkũhe mbeca njega tondũ nĩ wona ĩgũkorwo ndungu, na thaka na andũ mendaga kĩndũ kĩũ.

ĩno nĩ thoko ya gĩtũngũrũ na torĩa tũrona ĩĩ mũtumia ũyũ ainamĩrĩire aba, nĩkũgũra aragũra na nĩenderwa na nĩtũrona nĩgũtara aratara agĩcagũraga kĩrĩa arenda, nake mũthuri ũyũ ena aburoni ĩĩ, nĩwe mwendia, na thoko ĩno ya gĩtũngũrĩ ĩĩ nĩ nene, tondũ nĩũkuona ona makũnia ma gĩtũngũrũ marĩa matematumũre nĩ manene, gũkũ no wendia na ũgũri ũrathiĩ na mbere kuo.

Niĩ nĩ njugaga kaingĩ. Mũndũ ndakanakinye bandũ emene, ebũthie, kana enyarare. Rĩngĩ tondũ ndũ na indo kana mbeca, kana ndũkinyĩrĩte kĩrathi kĩa arata maku. Ndũĩ no ũkorwo na arata me na kĩrathi kĩa igũrũ? Arĩa makorire aciari ao mametheire. Alafu kwĩna niũ na weũ marĩa tũretha. Niĩ ndĩmeraga nginyagia rĩrĩ; matikanakire ũguo mũndũ eyethe, eyage, atĩ erute mwoyo nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ ndarakinyĩra yani gũikara ta ũrĩa arata make maikaraga. Tondũ ndĩmeraga mũndũ arore njaara yake anjĩre kana twara twake tũu nĩ tũiganaine. Makauga tũtiganaine, ngamera o ũguo noguo mũtũrĩre ũkoragwo. Andũ makoragwo ngũrani. Kurĩ na marĩa marathime, na kũrĩa na arĩa, yani ti atĩ ti marathime, no mũtũrĩre wao wĩ igũrũ hanini. Kogwo mũndũ ĩĩ, ndakegerekanie aikare maica make. Na ibinda rĩa Ngai rĩakinya ĩ, ndũĩ no agakũrathima? Na no ũkeyona bau wĩrĩgagĩrĩra gũkorwo thĩ-inĩ wa mũtũrĩre. Kogwo mũndũ ndakemene kana ebũthie. Mũndũ eyende o ũguo abana, na mũndũ aiganĩre na kĩrĩa Ngai wake ĩ, amũrathimĩte nakĩo. Tondũ ibinda rĩakinya ĩ, ndũĩ no akarathimwo?

ĩĩni mũno kwanza gũkũ gwitũ Kangai rĩu ĩĩ nyonaga atĩ mũthuri na mũtumia wake meka atĩ moiga nĩmegwĩka ũbiki ĩĩ, magoka makĩraga andũ mũthenya wa kũthiĩ kuona nguo na rangi wayo magĩcagũraga, rĩu mũthenya ũcio wakinya ũkona andũ ta itũra rĩu nĩmathiĩ kũu makamba kũrugĩrwo irio, makarĩa bamwe, makagayana gĩkeno kĩu, magacoka ĩĩ magacagũra rangi wa nguo. Makathiĩ ũguo gũkathondekwa kamĩtĩ ya guteithĩrĩria mũbiki na mũbikania gwĩka atĩ, kũbanga maũndũ ma ũbiki. Naguo mũthenya ũcio wa ũbiki wakinya ĩĩ, gũgoka makari maingi ĩĩ, ĩĩ mageki na ma irio maingi auiiĩ! gũkathiĩ mũkathiĩ kanitha-inĩ ũguo, magekĩrana mbete makoima bau, makathiĩ gũcũra magakena makĩbũragwa mbica magocoka magoka gũkũ muciĩ, ĩĩ rwimbo, rũkiinwa ĩĩ andũ magakenanira ĩĩ, makabeana ibeo ciao ĩĩ, makibũragwo mbica ĩĩ, ĩĩ ũbiki ũkoragwa mwega.